Enetipat ena bae temurua ang' amu ore ena nadoolta ore ena naa kitayu enkaji oo lukunkuni nitau sii enkaji orkuon, nitau sii enkaji olasho, nitau sii enkaji napik, ntare taruosh, naa ene tipat naa amu tenaiteru too lukunkuni naa kemitiki nguesin ebaiki lukunkuni, nemitiki sii nguesin ebaiki irkuon ebaiki ilasho, ebaiki Nena kineji moruak ore sii enkae, naa kerip inguesin ore ena aji kemitiki imasaa ebaiki enchan, ningiala osiwuo Aiko nejia . neeku ene tipat ena bae oleng temurua ang'.

Ore esiai edijitol, niteleleka enkibelekenyata olomon, tialo sirkali oltung'anak lenyanak eimu nkoitoii kumok. Tenikijo tati king'or kwansa nitumia sirkali oleng enaalo erredio, asiraki iltung'anak lenye lomon, iteru toltung'anak kulo otii atua ntaoni, mpaka kuldo otii atua nkishu, nenotoko naa amu ketumoki serkali oleng atabaiki iltung'anak lenye eimu enaalo erredio. Tenikijo tati sinye king'or enkae oitoi naa enoitoi enkisirata ogazetini, kidim sinye sirkali aitumia gazetini pitabaiki iltung'anak lenye ilomon, hoduo naa kulo tung'anak nake oisumate otumoki atoning' kulo omon, tenaalo egazeti. Naa enilo sinye aing'or, igila oshi taata iltung'anak kumok atum television, intiifini taa na ore taa intiifini naa ketum sinche iltung'anak kumok taarifa, netii ta sinche kuna oshi taata edijitol kuna naji tiktok, netii nkulie naji Instagram, netii Facebook, netii, netii takeyie nkulie naji noo X, na keretito iltung'anak oleng amu enkoitoi naseki oleng iltung'anak atumie lomon. Ee.

Ore zero campaign neilepunye eunoto ebiotisho oonkera tolosho, le kenya oleng sanisana Kuna eyatua nkishu, ore taadoi zero campaign naa campaign apa naelemisha ntomonok, eniko peyie eret ate enkata duo enuta, wenakata epuo aisho Eton eitu nelotu orusa pee eta nkituak ollmaasae natii ang' apa eisho enkumoi enye, naa kegol apa ena siai oleng amu kitagol apa einoto oo nkera, kelo apa neini nkera emoyian kulie, naa eqwuo apa zero campaign aibeleken ina story pookin ata oshi taata ore ntasati pookin ollmaasae naa te sipitali eisho, naa neyawuaki naa apa entoki naji Linda mama nataa ninye naisho ntasati pee ore ntasati pookin naisho te sipitali melaki sirkali entoki pookin neeku etaretuo zero campaign ailepunye einoto o biotisho oo nkera tolosho le Kenya.

Ore china square emiri ntokitin kumok, kajo naaji ore china square emiri, ntokitin naijo ntokitin yiaji, ntokitin ejikoni ntokitin, orbafu, emiri taa too emiri iltai kulo duo le marrmpeshi, emiri intokitin naijo furnitures emiri inamuka, emiri taa doi sii ninche idaikin milau akeemiri sii duo Kuna tokitin naa, ee naapiki nkulie tokitin keji, ore te kingerrsa naa ninche eji storage fertility emiri taa doi sii ninche nkilani, netii sii ninche wuejitin nemirieki mbukui. Etii wuejitin nemirieki Kuna tokitin egari, nemirieki nkulie tokitin ake, neeku emiri ntokitin kumok te china square.

Eitaa olaitashekinoni le cyber enkerai esukuul eniko peetum helb, naa keng'as aliki, aikilikuan peebol account naa ore ntokitin naabolieki account naa lasima pee iyata enkae kipande, lasima peeyata enkipande enino, natabolieki pre sii enkae naa lasima sii peeku , iyata imakisi inonok enapa nidipie enkilasi yionguan te sekondari, ore ata iyata, ore idipa atabolo account e helb, naa lasima sii pee, inchooyo details oontoiwuo, pee ore sii ninye Kuna toiwuo inonok naa lasima peeku keeta enkitobsiai nagira aas, mishori oltungani loan lemeeta eniko Kenya tenelotu alaku Kuna pisai, ore eidipa Nena tokitin pookin nikijokini taa tenakata details inonok apa te primary o details inonok, esekondari wena sukuul taata e college pre idipa ai apply niyanyu ol message liiyakin, aajoki eetu taa mpisai.